Kĩrĩa gĩukaga meciriainĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, nĩ mĩkomboki, ĩno ni mĩmera ĩrĩa ikoragwo na tũmahũa na nĩĩtumĩkaga ta irio cia ngombe oho nĩitumĩkaga nĩ andũ harĩ kũruta maguta irio ici nĩ ire na uguni mũno he ng'ombe tondũ mbegu ciacio rĩrĩa ciakorwo nĩciathĩĩo nĩcitumaga ng'ombe ĩrute iria rĩingĩ, na kogũo gũgakorwo na maciaro maingĩ kogũo mikomboki nĩ mimera ya bata muno.

Ndarora haha nĩndĩrona gĩtomboya, gĩtomboya gĩũkaga rĩrĩa maĩ makorwo mehingĩrĩte handũ hatarĩ na ũhoti wa kũnĩarĩa maĩ na ũraĩthĩ. Itomboya nĩ ikoragwo mũno kũndũ kũrĩa gũtarĩ kũinamanũ, kũrĩa maĩ matahotaga gũthiĩ na kwogwo ĩgatũma maĩ makorwo magĩikara handũ hamwe kũmagĩrĩrĩa gũthiĩ. Itomboya, itomboya nĩ ĩre mawega na maũru, kũndũ kũrĩa kũmu na nĩ kũrĩ itomboya no mahũthĩre maĩ macĩo matwaro factory mahote kũnyuo nĩ andũ na oho nĩ irĩ mathĩna macio ta kũrehe rwagĩ mũno, tondũ rwage nĩrũkoragwo rũkĩenda mũno gũikara handũ hena maĩ matarathie. Oho maĩ maya tondũ matĩgĩkoragwo makĩerera no makorwo mena mĩrimũ mĩingĩ taTB, cholera, mareherere andũ. Kũmbe itomboya nĩ jega na nĩ njuru, no mũno mũno nĩ ire maũgwatĩ maingĩ gũkĩra kĩgũni na kuogwo no he bata gũtigĩrĩra atĩ, nĩ cia, kũndũ kũrĩa kwĩnacio andũ a kũu nĩmahũthĩra neti magikoma kũgĩrĩrĩa rwagĩ.

Ndarora haha nĩ ndĩrona mũmera wa mbembe, mbembe nĩ irio ikoragwo cina kĩgũni mũno harĩ bũrũri inĩ wa Kenya nĩ gũkorwo atĩ nĩ ihũthĩkaga harĩ gũthondeka mũtũ wa ngĩma oho no ihũthĩke kũrũga gĩtheri na oho no ĩhũthĩke gũthondeka magũta. Ũndũ ũrĩa ũcenjetĩe na mahĩnda gĩcigo inĩ gĩkĩ gĩakwa nĩ atĩ, kahĩnda karaihũ cirahandagwa mũgũnda inĩ mũnini no rĩũ thĩkũ ici gĩcigo inĩ gĩakwa maracihanda cie cie gĩcĩgo kĩnene. Kahinda karaya marakoragwo makĩhanda mbembe ci cia kũrĩa no thikũ ici marahanda ngĩnya cia kũendĩa na kũogwo gũteithirĩria gũrũgamĩrĩra bamĩri nyĩnge. Kwogwo mũmera ũyũ nĩ ũteĩthetĩe mũno gĩcigo inĩ gĩakwa tondũ andũ nĩ maragĩkorwo makĩona mbeca mendĩa mbembe, oho kahinda kahinda kaũ kangĩ andũ matĩrakoragwo magĩĩkĩra batalaĩtha mbembe inĩ no thikũ ici nĩmaraekera batalaĩtha na kũogwo kũteĩthĩrĩria mũno harĩ mbembe ici gũkũra cina riri mũnene oho nĩ irahũrwo dawa tene andũ mararĩmagĩra mbembe na kũrĩma no thikũ ici nĩ irahũrwo dawa.

Ũyũ nĩ ũndũ ngoragwo ngĩka mũno gwĩtũ mũciĩ, tondũ gwĩtũ mũciĩ nĩ gũkoragwo na mbũri na ng'ombe. Gwĩtũ mũciĩ nĩ gũkoragwo gũkĩrĩithio tondũ nĩ gũkoragwo na mĩgũnda mĩnene na kũoguo nĩ ngoragwo ngĩteithia mũciari harĩ kũrĩithia. Wĩra wa kũrĩithia mbũri ti ũndũ mũhũthũ tondũ mbũri nĩ cikoragwo cigĩteng'eria mũndũ na koguo citikũheaga thayũ rĩrĩa ũgũcirĩithia. Oho rĩrĩa ndĩrona mbica ĩno no ĩtuĩke nĩ mũndũ ũrakorwo akĩrĩithia mbũri. Mbũri nĩ irĩ mabainda maingĩ mũno tondũ no ũciendie wĩgwatĩre kĩng'otore, oho, no ĩgũtethĩrĩrie maguoya, ũmendie wĩgwatĩre mbeca, oho na ũciendie ta irio cia nyama, ta nyama, wĩgwatĩre mbeca na koguo mbũri nĩ irĩ mabata maingĩ mũno. Oho kando na mabata nĩ ikoragwo ciĩna maũndũ mangĩ, marĩa, yani maũru macio tondũ rĩrĩa cianyitwo nĩ mũrimũ, cinyitagwo ciĩ ciothe no noũkore nĩ ciakua ciothe na koguo gũkorwo ciĩna mathĩna maingĩ. Koguo ũrĩithia wa mbũri nĩ ũrĩ na mawega na maũru no mawega nĩmo maingĩ tondũ…

Ndarora haha nĩndĩrona mĩmera ya matharũ. Matharũ nĩ irio cikoragwo cikĩrĩo mũno nĩ andũ, mũno mũno kũrĩa irio irĩa ciĩtagwo ngima oho kana irio iria ingĩ. Matharũ maya me haha mbica-inĩ ĩno nĩ marĩa makoragwo makĩhandwo na njĩra ya kũhandĩrĩrio kana kũhangĩrwo. Maya mahandagwo na njĩra ya kuoya matharũ marĩa marĩkĩtie gũikara kwa ihinda iraihu ũkamahangĩrĩria tĩrinĩ na rĩrĩa makorwo nĩ maitĩrĩrio maĩ kana bataraitha magakorwo magĩkũra wega. No ũhande matharũ na njĩra igĩrĩ, no ũhandĩrĩrie, o ho kando na kũhandĩrĩria, no ũhande tuta-inĩ arabu ũthamie mũgũnda-inĩ mũnene mema bureci ona gũtwĩka madagitarĩ matiendete andũ matũmĩre matharũ maya me mbica-inĩ ĩno tondũ nĩmakoragwo mena acindi nyingĩ ĩrĩa ĩkoragwo na ũgwati mwiri-inĩ, mĩrĩ-nĩ ya andũ kũoguo makera andũ mahũthĩre matharũ ma kũhanda immediately ona gũtuĩka ciothe nĩ ikoragwo ciĩna kĩguni.

Kĩrĩa ndĩrona gabica-inĩ gaka, nĩ mũndũ ũrakorwo agĩ akĩhũra mboga maĩ, na njĩra ya gaitĩrĩri maĩ, ga thitima, gwitũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, gũtikoragwo gũkĩhandwo mboga na, mĩgũnda-inĩ mĩnene, nĩgũkorwo atĩ andũ mahandaga tũboga tũnini twakũrĩa, matikoragwo magĩcihanda mũno ci ciakwendia, na koguo ka macini gaka ga guitĩrĩria maĩ gatihũthĩkaga gwitũ, no kĩrĩa andũ mahũthĩraga nĩ njĩra ya, gũitĩrĩria maĩ na either kamũberethi, kana kambirika kena tũmarimarima, nĩgetha cikorwo nĩciakũra wega, ũhũri wa maĩ ma mbombo, ũkwenda rĩrĩa mũndũ, ena mwĩhoko wa maciaro mega, na manene, nĩtondũ nĩteithagĩrĩria, mũno, harĩ, kũhũra mũgũnda mũraihu, na koguo kũhi kũnyihia ihinda rĩrĩa mũndũ akoragwo akĩhũthĩra akĩhũra maĩ. Oho wĩra ũyũ nĩ mũhũthũ, tondũ rĩrĩa wahúthĩra thitima, nĩũkoragwo ũkĩnyihia ũrĩa ũngĩandĩka andũ, makũrutĩre wĩra ũyũ, na kwoguo, kũhakikisha, atĩ, wĩra ũyũ nĩwakorwo ũkĩhũtha.

Ndarora gabica-inĩ gaka nĩnguona gabica ka ũrĩithi wa mahiũ. Kabica gaka rĩrĩa ndakona, kahũthĩkaga mũno mũno kũrĩithia ng'ombe cia iriia na hindĩ ĩrĩa mũrĩmi arĩithia ng'ombe ta ici nĩ akoragwo akihoka maciaro manene na mbeca nyingĩ. No ona kũrĩ ũguo, mbeca iria cihũthĩkaga kũruta wĩra ũyũ nĩ nyingĩ tondũ nĩhabataranagia wethe mũndũ wĩna ũhĩgĩriru wa maũndũ ma ng'ombe agũtare ng'ombe iria ũbatiĩ kwambia nacio gwĩka ũhoro ũyũ wa zero grazing kana kũrĩithia ng'ombe cia kũhingĩra. Ũmenyo ũrĩa ũbatarĩkanaga nĩ kũmenya ng'ombe iria ũngĩiga, tarĩu kabica-inĩ gaka nĩndĩrona ng'ombe cia brĩciani, oho nĩ ũrabatara kũmenya ũrĩa ũgwaka kĩga kĩa ng'ombe kana kũrĩa ng'ombe icio cirĩikaraga, no nginya gĩkorwo gĩakĩtwo na ũhĩgĩrĩru mũingĩ nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria ng'ombe kũgĩa na mĩrimũ. Oho nĩ ĩbataraga ũkorwo wĩna mbeca nyingĩ cia kwambĩrĩria tondũ ndarora gabica-inĩ gaka nĩ ndĩrona nĩ kĩnyũmba kĩnene gĩakĩtwo na mbeca nyingĩ no gũtuĩka.

Ndarora haha gabĩca inĩ gaka nĩndĩrona mũmera wa nyanya, mũmera ũyũ rũrĩrĩ inĩ rwakwa ũkoragwo ũkĩaba kũhandwo kana seed bed harĩa ũkoragwo ũgĩkũra centimeter cĩgana ona, ngĩnya harĩa ũkĩnyaga level ya gũkorwo ũkĩhandwo mũgũnda inĩ mũnene harĩa ũkoragwo ũkĩramatwo, na jĩra nene na jĩra ya gũitĩrĩrio maĩ kũhũrwo dawa ya ome ona kũrĩmĩrwo kũnyihia rĩa. Oho rũrĩrĩ inĩ rwakwa nyanya nĩ ĩkoragwo tũmitaro inĩ kũmwe gũkaĩgwo kwĩ igũrũ kũrĩa kũngĩ gũkaigwo gwĩ thĩ nyanya igaikio koũ tũmĩtaro inĩ toũ na kũogũo igakorwo ĩgĩkora na jĩra njega naho nĩ cikoragwo cigaitĩrĩrio thũmũ akoro nĩnge mũndũ ndakorĩrwo akĩhanda na batalaĩtha, kana ona to nginya ũkorwo wĩ thũmũ no ũkorwo wĩ ta thũmũ wa ngombe wa mbũrĩ wa ngũkũ na kũogwo gũteithĩrĩrĩa nyanya ici gũkũra cina rĩrĩ kũrehe maciaro maingĩ na mega kũogwo nyanya rũrĩrĩ inĩ rwaka nĩ irio ihandagwo na jĩra nene mũno kwogwo gũteithĩrĩrĩa arĩmi.

Ndarora gabica inĩ gaka nĩndĩrona ũrĩmi wa mũhĩa. Mũhĩa nĩ irio ikoragwo kana nĩ irio ikoragwo ikĩhandwo kũhũthĩka nĩ ngombe o na kana andũ gũthondeka mũtu wa ũcoro kana mĩtu o ĩrĩa ĩngĩ. Mũhĩa nĩ mũmera ĩkĩhandwo kũndũ kũrĩa gũtarĩ na mbũra nene, tondũ nĩhotaga gwĩtiria rĩũa rĩnene na kũogwo kũmĩteĩthĩrĩra gũkũra kũndũ gũothe. Ingĩruta mũndũ gwĩka, gũkorwo akĩ akĩenja mĩtaro mĩrikũ rĩrĩa aragĩkorwo akĩhanda ĩgũa, tondũ ĩgũa nĩibataranagĩa gũkorwo cina mũthĩngi mwega rĩrĩa irakorwo cikĩhandwo nĩgetha cikorwo cikĩhote gwĩtiria, nĩgetha rĩrĩa mũhĩa ũcio wakũra ũkahota gwĩtiria kĩndũ ta rũhũho na ndũgakorwo ũkĩgũa thĩ kwogwo, no ndare mũtumia ũyũ kana mũndũ o wothe ũrĩa ũngĩenda kũhanda mũhĩa, akorwo akĩenja mĩtaro mĩriku, kana akoro arahanda marima-inĩ, enje marima maritĩkũ nĩgetha mateithĩe kũgĩrĩrĩa atĩ mũhĩa ũyũ nĩwagũa, rĩrĩa rũhũho rwakoro atĩ nĩrwahũrũtana kana...

Ndarora haha gabica inĩ gaka nĩ ndirona mũrĩmĩ wa mũmera wĩtagwo mũhĩa. Mũhĩa nĩ irio cikoragwo cikahandwo mũno mũno kũndũ kũrĩa gũtakoragwo na mbũra nene tondũ nĩ mũmera wĩhotaga kwĩtĩrĩa rĩũ rĩnene, nĩ ũ atĩ ũthodeketwo gũkorwo ũgĩkũra kũndũ kũrĩa kũmũ. Mũhĩa nĩ irio ihũthĩkaga mũno nĩ andũ gũthondeka irio cia ũcoro kana gũthondeka mũtu wa ũcoro, ũrĩa ũkoragwo na cama mũno oho mũhĩa no ũhĩthĩke ta irio cia ngombe rĩrĩra wakorwo nĩ wathĩo na wekĩrwo irio inĩ cietagwo dairy meal na kũogwo gũteithĩrĩria harĩ ngombe kũrũta iria rĩngĩ. ĩngerũta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ atĩ akorwo akĩeja mĩtaro mĩritũ rĩrĩa arakorwo nĩarenda kũhanda mũhĩa nĩ getha rũhũho rwoka rũtĩgakoragwo atĩ nĩ rũkũhũrũta mũhĩa, ũgakorwo ũkĩgũa thĩ tũndũ rĩrĩa wahandwo ũtarĩ na mĩtaro mĩrĩkũ nĩ ũgũkorwo ũgĩkorwo wĩ igũru mũno harĩ tarĩ na kũogwo rĩrĩa mbũra yaũra kana rũhũho rwoka rũgagĩkorwo ũkĩgũa thĩ na kũogwo kũgũithia jingiri kana mbegũ ciagũo.

Hĩĩ ndarora gabĩca gaka ndĩraĩgũa genete mũno tũndũ nĩ gũona mbembe kana mũmera wa mbembe ũgĩkorwo nĩwahĩra, mbembe kana nĩwarũta mĩhĩro. Mbembe nĩ irio ikoragwo ikahandwa mũno bũrũri inĩ wa Kenya tondũ nĩ irio irĩagwo mũno mũno nĩ akenya ũ atĩ no ihũthĩke kũrũga kindũ ta gĩtheri kana gũthondeka mũtũ wa kũruga ngima. Gabica inĩ gaka nĩndĩrona mbembe cĩna rĩrĩ mũno kwogwo nĩ kũonania atĩ mbembe ici rĩrĩa ciakoragwo cikahandwo nĩ ciĩtĩrĩrĩo batalaĩtha kana thũmũ, ũrĩa ũraciteithĩa gũkũra wega. Oho ndarora gabĩca inĩ gaka nĩ gũona mbembe ihandĩtwo mũgũnda inĩ mũnene kana gĩcigo kĩnene kĩa mũgũnda ũ nĩ kũonanĩa, mwene mũgũnda ũyũ ena kana ena mwĩhoko wa gũkona macĩaro mega rĩrĩa mbembe ici cĩgakũra. Kwogwo ndona gabĩca gaka nĩgũĩgua gĩkena mũno tondũ mbembe ĩno nĩ ĩraonania atĩ nĩ mbembe ya kĩrathĩ kĩa igũrũ nĩ ũrĩa ĩkũrĩte ina riri na kũrũta gũha igere igere kũmaancha mwene mũgũnda ũyũ nĩakona baĩda nene nene biũ hatarĩ.